keeta faida sapuk oleng, amu kitumieki iropiyiani, naa kisaidia sii emurua, enkata nayieuni neitumiae nena tokitin, nisulaki tenkata oosiruai, eyieuni irnyanya, nikimiraki lelo tung'anak pookin lelo nyanya, nikiretu lelo nyanya nitum iropiyiani nikiretu tiae baaye naaji pookin niyieu nias.

Kitumiyai intokitin kumok oleng' aashetishore te enkop ang' amu kesheti inkajijik naapashipaasha. Kake tenesheti naai kuna ajijik ormaasai naaji manyatta, ore nena ajijik naa ekitumiyai inkeek osero nitumiyai imodiok oonkishu nidol ajo keyiolo iltung'anak aitobira ometaa kebik nena ajijik oleng.

ore eramatata enkerai te ntoiwoi naa entoki sidai oleng. nemeetae entoiwoi nemeramat enkerai enye. ore eramatata oo nkera, naa kunaoitoi, pee iramat enkerai ino menoto edaa, niramat enkerai ino mishopo inkilani pookin naayieu, niramat enkerai ino meshomo sukuul nisuma.

ore pee manyor ena bae, amu enoshi toki ena naji maandamano, naa keeta inkasarani kumok oleng, amu ore eimu ena bae kejingu irpurisho atua, neing'ial imali ooltunganak. nepur irkulie iltung'anak. naa ina oshi pee manyor nanu ebae naijo ena.

ore empaash naata naa ore ilchambai sapuki nemeun inkaik oltung`anak imashinini itumiae pee euni indaiki ashu pee eiremi indaiki telelo shambai sapuki.

ore tenaiko tenashum iropiyiani tenkaraki imbaa e taisere naa embenki aing`oru napik iropiyiani naiken, neeku kapik ake naiken naikenoo nena ropiyiani te muda oo lapaitin okuni arashu toi nye te muda oo lapaitin ile patumoki aitumia nena ropiyiani taisere.

ore engolokinoto edukuya naa teninepu mpesa ajo megira aasisho tinakata nkiindim naa ainyialaki amu itu itumoki atipika nena ropiyiani mpesa neeku indim aitumia engoloto edukuya ina ore ene are naa kuna pisai oshi nikidung mpesa naji transaction fee ebaiki nemiata nena pisai tina rishata neeku embae ina e are.

anyor nanu ainyiiang'u ilolan tolduka sapuk, naa tena sababu. tenilo olduka sapuk, ore entoki duo pookin netaa iyieu ninyiang'u, naa itum teine wueji. nimidim naaji anoto tolduka kiti. neeku ina nanu sababu, nanyorie ainyiag'u ilolan tolduka sapuk, alang' tenainyiang'u ilolann tolduka kiti.